Ũũ nĩguo tekinoronjĩ cia ũkinyanĩria wa mandĩkithia ma ũgima wa mwĩrĩ na mĩrĩre mĩega ĩndeithĩtie. Nĩ cindeithĩtie na gũkorwo na gĩthomo gĩa kũmenya maũndũ, indo iria bataire kũrĩa iria cingĩteithia mwĩrĩ, mathaa maria bataire gũkoma na ona maaĩ marĩa bataire gũkorwo ngĩnyua o mũthenya na exercise.

Ũũ nĩguo ndĩreciria ndona nyeni ici, ndĩrona nyeni iria a mami witũ na maguka maitũ marĩaga hingo cia tene. Na nyeni ici nĩ ciarĩ na hinya, nĩ ciongagĩrĩra mĩrĩ hinya na cigatũma niĩ ndĩta mbeũ njĩthĩ nyende kũhanda nyeni ici, nĩguo ngĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ.